Pur mar apuoyo en pur majaber ahinya kendo mani kod lony mamalo ahinya. Ka otime ma oket trefe ma apuoyo chieme ma opang e laini kendo kalum ma gichamo ralum ae to rangi margi be rachar ae to rangi mar itgi dhi kama rakwar rakwar kamae. Ma en gima nyalo miyo chuny ng'ato bedo kod mor nikech ma oken gima ng'ato nyalo yudo kamoramora to mana e puodhono ma opidhe apuoyo. Ma opogore kod mano, japur kanigi apuoyo ma oheo mia ariyo to obedo kod mor seche duto ma ouso nikech mwandu kata geno ma obedo godo bang' mano ni malo ainya moloyo ng'ama opidho apuoyo achiel, kendo onge chandruok moro amora mar pidho apuoyo kata miyogi chiemo e trough e laini.

Pur manyasni kaachiel kod science kaachiel kod nonro duto ma osetim e pur osechopo e kiwango ma oduma inyalo chungi ka otikod rachungi ma oti kod tinga. Ma nyalotimore ka okaw oduma mang'eny kendo oket e i tingani kaeto jariembo mar tinga biro yiengo rachungi kendo yugi duto biro dong' e wi rachungi kaeto oduma duto biro kalo kadhi e par ma opedhi piny. Mar ariyo migao mar pur oseteloe puonjo jopiny kata majopur e yorno maginyalo tiyo kod lony manyasni machungo oduma kendo golo yugi e ng'wech mapiyoppiyo mondo omi ywaruok manosebedoe chien odog chien kendo mondo omi geno kata lal manegiyudocha kikbed kendo.

Rabolo ma opidh e gweng'wa gin ma opogore opogore manikod kido ma odhuro. Achiel kuomgi en nyaganda kaeto machielo iluongo ni odhigo mar aderk nitiere ma iluongfoni opong' tomuol. Rabolo en yien mati ka kore bedo kod pi kendo ite bedo maralum kapod onumu kaeto ka ochopo kuma ochako two kata osetegno to ite chakobedo marabuor. Olemo mar rabolo bende bedo maralum kapod onyak to ka osechopo e kiwango ma otegnoe to obiro chako loko rangi mare mabed maratong'. Ma biro nyisoni osebedo ma tayari ma ng'ato nyalo kayo kendo chamo kaachiel kod familia mare.

Migao ma ochung'ne weche mag ohala e bomano ma iluongo ni Kilifi kaachiel kod tudruok kod pinje maa oko odiechieng' makawuono ne oteloe chiwo puonj kaachiel kod nyiso jopiny jotelo duto mane oyier manyien. Achiel kata ariyo mar jogo duto mane oyier manyien mondo omi obed kaka jotelo ne en kaka jakom kod jalupne, mamoko bende en kaka jandiko kod jagoro. Ma ne otimore e seche ma jatend piny owacho ne ochiwo mwandu modhuro ne bomani mondo omi gichakgodo ohala kata mana yawo kuonde duto ma osebedo ka itimoe ohala mondo omed dhi mbele.

Kambino ma ochung'ne konyo jogo duto manyalobedo ni apaka mager e nam oimo kendo yie margi olokore idendo gi dho ngere ni red cross ma kolok gi dholuo to iluongo ni masalaba makwar, gisebedo kagikonyo ji duto makalo gi yie ka owuok e dho wath achiel kendo kadhi e dho wath kamachielo kakagitiyo kod yie ma olos makende matiyo kod engine. Mopogore kod mano, gimiyo jowuoth duto lewni maumogi ma ka ng'ato olutore e pi tokonyal nimo nikech lawno biro kete olew mana e wi pi maok ohinyo ngimane koponi ok ong'eyo goyo abal.

Laktar ma ochung' ne thiedho lee ma wapidho e liare, gin jogo maosomo kaka lee gi nyalo chiemo, kit yath ma inyalo mii gi kata tuo moro amora manyalobedoni obiro negi. Ka achiel kod mano ginyalotimone jamni mawangodo thieth e seche duto ma gipek kata seche duto ma gisekonyore. Mopogore kod mano, ginyalo lielo yier rombo ma itiyogodo e loso leuni kata bege mopogore opogore. Ka achiel kod mano, ginyalo goyo picha mar jamni ma githiedho mondo mii gidhi gimed timo nyanonro e kuonde duto ma gitime puonjruok mondomii gimed ng'eyo tuoche duto ma nyalo chopo ne jamnigi kata ginyis jowetegi duto gino ma gisebedo ka gitimo e ikgi mar tich.

Jotelo duto ma otelone bengi mar piny ma idendo gi dho ngere ni world bank odiechieng' makawuono ne oteloe chiwo puonj kaka bengini nyalo chiwo kony ne jopiny kaka chiwo stima ne ute maonge stima, konyo weche duto kata chenro duto mag loso barabara mapok otiek losi kod sirikal kata timo nyanonro, sikunde kod weche duto ma otudre kod science kata weche duto ma otudore kod thieth. Mopogore kod mano, onyalo konyo piny mawantiere mondo omi obed kod kanyakla kata tudruok mar achiel kachiel manyalo konyo e chiwo hola ka opo ni pinywa mar Kenya nikod pesa mathin maoknyal romo chopo kata loso gigo duto madwarore.

Pur en ber ne jopiny e yo machal kod mae, mokwongo jopiny nyalo yudo chak ma oa kuom dhiang' maginyalo tiyogodo kaka chiemo kata inyalo yudigodo pesa ka ousi. Ma otenore kod mano, dhiang' bende inyalo tigo kaka ring'o kata pien margi inyal tigodo e loso lewni kata e loso wuoche. Mar ariyo, nyithindo mag skul nyalo somo weche ma otenore kod pur mondo kagitieko sikul to ginyalo dhiyo e mier mondo omi gikony jonyuol. Mar adek, nonro inyal tim mondo omi ong'e yorego duto ma inyaltimgodo pur e konyo jopiny mondo mwandu kata choko duto magiyudo e puodho obed mang'eny. Mogik, gigo duto ma oa e puodho kata ma otimgodo pur inyal usi kendo nyalo miyoji tich magitimo odiechieng' kodiechieng'.

Migao mar wuoth kaachiel kod gigo duto ma otenore kod loso wang' apaya osebedo katiyo kod tingni loso barabara duto ma okethore. Gitiyo koda tingni madongodongo manikod gigo duto kata rarundi manyalo dhanjo lo kendo kete odinre motegno kapok oket lam mondo omi ogeng' kethruok mar wang' apaya manyalo timore seche duto ma koth chwe kata ka geche mang'eny oluwo wang' apaya molos mayomyom. Inyalo time kod jogo duto ma osomo riembo kata manikod lony mamalo kaachiel kod midusa manyalo nyiso ng'ato kiwango mar lo madwarore kata kiwango mar pek mar tinga madwarore mondo omi otigo e dino lo.

Kawuono adwa lero kaka anyalo chamo machunga. Eyore machal kod mae, mokuongo abiro luoko machungani mondo mi ane ni chilo duto manyalo bedo kuome manyalo miyo abed matuo owuok oko duto e. Kaeto maluwo mano , abiro kawo pala, kendo abiro eloo pote mos mos mo do kik ang'ad lweta. Mar adek, abiro pogo nyaiye kod lweta mos mos kendo abiro bedo ka achame. Kodhi man eiye matek kendo makech abiro golo oko mondo mi abed mamor ka acham o machunga. Mogik pot machunga duto kaachiel kod kodhi, abiro wito e puodho mondo giti.

Matunda en yien ma kopidhi to nyaka kete ne yien kaachiel kod tol ma onyalo yweyoe kendo onyalotudore ka olak kendo ma nyalo miyo ite duto obed kang'iyo chieng' kendo mafua duto ma obiro olo oyud chieng' e kiwango mamalo. Kaachiel kod mano, pur mar matunda ber ahinya nikech tielo achiel nyalo chiwo olemo ma oloyo gana achiel. Ma kousi to nengo mar uso nyalo idho kendo japur makama nyalo yudo ohala ma odhuro ahinya.

Ma ekaka inyalo tedo gweno. Mokwongo ibiro chwako pi mabed maliet kaeto bang'e ibiro luto gweno e i pi mondo omi golo yier mar dende obed mayot. Ka isegolo yier mar dende oko to ibiroketo mach kaachiel kod sing'enge mondo omi gwenoni obed kod liet manyalo miyo remo duto manie dende kik chendi ka ing'ado bembene kata ringre matindotindo. Bang' mano ibirotedoe ka itiyo kod nyanya kaachiel kod kitungu kitiyo kod mo bende. Inyalo tede kata inyalo wang'e gi mo ma okitede kod sup kata inyal chiele lilo maonge sup.

Ranyisi mar sikul ma iluongo ni Lunyenya olos kod bao ma yien ma nengone tek. Kaachiel kod mano, ndiko ma ondik kuome kod rangi marambulu kaachiel kod makwar ondiki ka otikod kod jolony ma osomo kendo obedo kod ng'eyo mang'eny e weche mag kompiuta. Mopogore kod mano, jogo duto makawo ranyisini kendo gure e kor ot ginbe gitiyo kod lony mar goyo omusmual kaachiel kod tiyo kod nyundo. Mopogore kod mano, ranyisini nyiso gigo duto maginyalo timone nyithindo kaachiel kod seche dutyo ma dwaro mar ng'ato inyalo chopoe. Ka opogore kod mano, nitiere kaka inyalo chopone skulni ka itiyo kod barua kata ka igoyo simu.

Nyithindo mag skul inyalo ting' okinyi ka okinyi ka otikod nyamburko makende ma ondike nying skul magidhie. Ma konyo mondo omi gichop e skul e seche machon mondo omi puonj duto ma ipuonjogi kaka kwano, science kaachiel kod mago duto masomo weche mag kor lwasi opuonjgi e seche maber kendo gibed nyithindo mariek kendo mago manyalo paro gigo duto ma opuonjgi. Ka ogik seche magodhiambo to bende gari mar sikul nyalo duokogi e dala kendo ma biro konyo mondo omi gitiek tije duto ma gitiek chon kendo gibed kod thuolo mang'eny mar somo.

Tuo ma ketho pien mar delmkendo poko pien mar del osebedo kachando nyithindo ma hikgi chaore ariyo nyaka abich. Ma ikelo kod tuoche ma tuch kaluwore kod lilruok manyalo bedo e aluora ma wantiere. Ranyi mag tioni en liet mar del ma oidho ma okalo kiwango ma dwarore. Mar ariyo mar mano, tuoni nyalo miyo nyathi bedo kod kuok matuch mang'eny kendo biro miyo onindo seche duto kendo mor ma onyalo bedo ni oyudo pile ka otugo gi jowetene ok obi yudo. Mogik tuoni inyalo kony ka oti kod yiende kata oter nyithindogi e ute mag thieth mondo mi owich ne gi mo makende mamiyo pien del duogo eyo makare

Chanjo en gino maber ahinya, itime ka laktar biro kawo gino ma iluongo gi dho ngere ni syringe maen gino manikod otuchi kendo en kod sindan. Laktar biro kawo yath kendo obiro ywayo kiwango madwarore kendo obiro keto yadhno ka ochwoyo e pien del manie gok ng'atma nikod tuo. Ma konyo e geng'o tuoche duto kaka tuo moro amora manyalo bedo ni owuok kendo landore mapiyopiyo.

Migao ma ochung' ne ndiko jopuonj ma iluongo ni Teachers Service Commission mar piny mar Kenya ne ogolo weche matuch kaa kod kacha kendo weche manyien ma ne gichiwo ne en ni jopuonj ne idhi med negi tije kendo ne idhikaw jopuonj mang'eny mago makoka ne otieko sikul kaachiel kod mano, jopuonj duto mane dwaro lokruok mawuok e sikul machielo kadhi e sikul machielo bende en gino mane migaoni opuodho mondo mi otimre. Mopogore kod mano, ne ginyiso jopuonj ni igiro madgi musara ma ichulo bang' dwe ka dwe.

Kido ma opa mar sibuor osebedo ka konyo pinywa mar Kenya nikech welo osebedo kabiro e pinywa mar Kenya mondo omi gine kidoni. Ma en kido ma olosi ka owuok kuom kidi kata olose kod lowo kata moko bende inyalo ger kod bao. Gin gino maonge kata en lee maok nyal timo ng'ato gimoroamora nikech en mana kido ma opa maonge ngima mopogre kod lee makare. Simbani olosi kendo owiche rangi maber ahinya kendo okete e kanyono mar rapar ma iluongo ni freedom has a price ma kolok gi dholuo tiwacho ni thuolo nikod nengo. Ma yudore kar rapar ma ochak bang' Jaramogi Oginga Odinga.

Ofise manyasani tinde okel e kompiuta manyien kaachiel kod wang' jowi manyien ma inyal gur e kor ot. Ma opogore kod mano, nitiere simbe manyasani ma nikod wang' maboyo kendo inyal tigodo e gone ng'ato simu manimabor. kaachiel kod mano, buge tinde ipango e kabat ma olosi kod chuma ma opogore kod bao machon mane ichamo kod biye. Mopogore kod mano, mesa bende oseloki kendo tinde ilosogi kod chuma kata ka olose kod bao to iwichogi kod rangi mapothpoth kendo iketogi manikod kabat ma japuonjre kata ng'ano ma ondik e tich nyalo kanoe gigene duto ma otiyogo kar tich kaka kalam kata kitabu

Kite madongodongo ma oluore achiel e wi machielo kaeto mamoko be ochako oluore e bath madongodongo gin gigo duto manyalo kelo welo ma aye pinje maoko kendo bi e pinywa mar Kenya ka mondo omi gine kidi machal kod mae. Kidini ni e wi got kendo kata auka kudho to ok onyal lwar piny. Ma miyo en gino majaber kendo manyalo miyo ng'ato gombo mar neno kidi machal kod mae. Osebedo ka kuom higni mang';eny kendo kata chieng' rieny to okobarre kendo kata koth chwe okoting're kata okoml gi pi. Yudore e piny mar Kenya kendo orite makare mondo omi kik ng'at moro amora manyalo monje okethe.

Liare mar japiny luo ne iketo kod dero mane en ot makende manikane oduma kata cham duto mane oka ka oa e puodho. En ot mathin mane iketo ka oting'ore malo kendo wiye ne ipedhoe lum kaeto e chuny wiye ne iumo mondo omi pi kik donji e i cham duto ma okan seche ma koth chwe. Ma opogore kod dero ne nitie kom maneolos kod bao mane ng'ato nyaloyweyoe e tipo mar yien seche duto ma chieng' rieny. Mar adek ne nitie ot moger kod lo kendo ma oluorore manigi dirisha kaachiel kod dhot ma olos kod bao, wiye bende olos kod lum kendo ma opedh maber kendo ma ochanore maber kaoa malo nyaka e reru.

Odheru itiyogodo e timo gikmoko mopogore opogore. Mokwongo ka itiyokode en ka idwakano olemo duto ma ikayo kaka rabolo kaachiel kod avokado. Mar ariyo ka inkod cham kaka oduma, oganda kaachiel kod bel ma oka koa e puodho tinyalo tiyo kode mondo ipog yugi obed mabor kod oduma ma idwaro. Kamachielo inyal tikode e tich duto ma ing'iso ji gigo duto ma itiyogodo e pinywa ma kaluoka. Mar ang'wen inyal tikode e uso kata e chirni mondo omi wayud pesa.

Pur mar bel inyal tim e pinje ma opogore opogore. Ma okuongo, kaka ipidhe en kama, ibiro loso puodho mondo omi obed kod lo mayom kaeto bang'e ibiro pidho kodhi mar bel mabeyobeyo. Bang' kagiseti to ibirodoyogi ka igolo buya oko kaeto iketonegi mbolea mondo omi ginyag maber kendo gibed kod cham modhuro. Ka isetimo keyo kata sama itimo keyo, to bel duto ma wiyegi osebedo maber ibiro ng'ado oko kendo ibiroketogi e atonga kendo ibiroterogi dala mondo omi gitwo kaeto idingi mondo omi kodhi mar bel otigodo kaka chiemo kata inyalo tigodo e tije mamaoko kaka uso kata ne chiemo.

E seche duto ma wayudo liel e piny makaluo e gweng' ma Victoria to jogo machwo kaachiel kod jodongo machwo gi mawuone ne kawo ruedhi kendo gibedo e wi ruedhi kagirwako ogute madongodongo manyiso ni gin kod lit mar ng'atno margi mane osenindo. Giting'o atonge e lwetgi kaachiel kod rungu manyiso kido kendo timbe mag joluo machon. Ka machiel kod mano, girwako lewni ma olos kod pien mar lee mag bungu kaka sibuor, ma ng'iso ni gin jodongo kendo kaka gin gichiwo lit margi ne familia ma achiel margi osekonindo.

Mondo omi alok od lum obed ot manyasani, mokwongo abiro manyo midusa manikod lony kendo somo manyasani ma ng'eyo gero ute manyasani ka otiyo kod gige duto mag tich kaachiel kod kite kaachiel kod smiti gi lo. Mar arfiyo, abirotiyo kod tado mar mabati ma igoyo e bao gi omusmual. Kor ot abirogero kod kidi kata matofare maolos kod lo kendo ochwaki kod mach. Dier ot abiropangoe tile ma pothpoth maketo ot nenore maber. Kaachiel kod mano, abiro keto odni wicho rangi maber mamiyo onen ot manyasni ma ji duto nyalo gombo neno seche duto.

Jopiny nyalo ng'anyo ka jotelo okoso mar chopo gigo duto manegiwacho ni gibirotimone jopiny. Ma inyal tim ka jopiny okawo otese ma ondikni okgidwar jatelono manie telo sechego. Kaachiel kod mano gitiyo kod oporo magolo sauti manmalo ahinya. Kamachielo gin kod firimbi ma ikudho magogyo koko kendo nyiso jogo duto mane alwora ni gin e ng'anyo. Kamachielo ng'anyo itimo e bombe madongodongo kama joteloe romo seche duto magin kod bura kama ging'ado gigo duto magitimone jopiny. En ng'anyo ma itimo odiechieng' lela ka chieng' rieny mondo omi jopiny kata jotelo kumagintiere gine jopiny duto ni ging'eny kendo ni ging'anyo. Jopiny bedo ji mang'eny kendo gichokore e grube ma oloyo ji prabich abich madhi miya kendo gipong'o wang' apaya.

Pur mar tong' en pur maber ahinya nikech ka ng'ato opidho gweno to gweno nyalo nyuolo tong' achiel kata ariyo odiechieng' ka odiechieng'. Bang' mano japur makama nyalo choko tong' ma oloyo kret achiel odieng' ka odiechieng'. Tong' gi onyalo tiyo godo kaka chiemo kaachiel kod familia mare. Mar ariyo onyalo terogi e chiro mondo mi ousgi ne jonyiewo duto. Mar adek, onyalo terogi e kembe duto maloso kek kata mandese ka gitiyo kod tong'. Japur makama nyalo bedo ng'ama mor ahinya nikech seche duto kata odiechieng' ka odiechieng' ma ochiew to oneno mana pesa kaluwore kod tong' duto ma ochoko ka gwen ma opidho osenyuolo.

Rangi en gino makelo mor e wang' to ma timore ka obedo e yien kata e gweno. Gweno ka onyuol to nyithinde bedo kod rangi ma opogore opogore kaka marachar, marabuor kaachiel kod marateng'. To seche ma osenyuolgi to gibedo maleyoleyo kendo malombo wang' ng'ato, dhoggi bende pod ler kendo onge chilo moro amora ma oa e lo. Ma en gima ng'ato nyalo go picha kendo onyalo orone nyawadgi mondo omi gibed kod mor kanyakla.

Pur mar pidho gweno en pur maber ahinya nikech gweno ka osechiemo to oko margi en mbolea ma inyatigodo e puodho kendo rabolo kata nduma nyaloti maber kagiyudo mbolea ma oa kuom yugi duto ma ogol e ot mar gweno.

Ma ekaka ng'ato nyalo chamo mapera. Mokwongo ibiroluoke kod pi maler mondo omi chilo duto mani e pote owuog oko. Bang' mano ibiro kae mathindothindo kaeto bang'e ibironjake e i dhogi ka itiyo kod laki ka osebedo mayom to ibiro muonyo. Bang' mano ibiro kayo kendo kamachielo kaeto ibiro njako kasto imuonyo. Ma ibironuoyo ka inuoyo bang' ma gimacha nyaka mapera mane ingodo e lweti rum. Ka iwinjo kaok iyieng' to inyalo kawo mapera machielo mondo omi imedgi mane isechamocha mondo omi eka iyieng' makare.

Kunyo pi sani osebiro e lony manyasani ma opogore gi machon mane jakuny pi nedonjo e bugo kaachiel kod jembe. Sani itiyo kod tinga manikod teko manmalo ahinya kendo enkod engine marundore kadonjo e i lo. Ma biro rundore ka okunyo lo kendo ka ogolo lopego oko ka osechopo e bor mabor ahinya kadonjo ei lo to pi biro wuok oko e yo mayot ahinya. Ma dwaro ng'ama osomo tich mar riembo engine makama mondo omi okuny pi mana pigno kamantie. Mokwongo ibiro chak kod pim kuma pi ntiere mang'eny kaeto bang'e ibiro kel tinga. En tich madwaro pesa mang'eny kendo dwaro mondo omi ng'ato okun pesa moromo eka ochak kunyo pi kod mashin.

Ne ruwo nyuka ibirodwaro mogo kod pi kaeto sande maibirotiyogodo en kaka sufuria kod oluth kuon, san, kijiko kod kikombe. Ibiroruwo mogo kaachiel kod pi kaeto ibirochwake e sufuria e wi mach mondo omi onyal moko. Ka isechwake ma obedo momakore kendo ma oruwore maber to ibiro ole e kikombe kaeto bang'e obirokwe maber mondo omi inyal madhe kaok owang'i.

Jatend piny owacho makenya ma idendoni William Samoei Ruto ne okelo jatelo manyien ma iluongoni Edward Kisiang'ani kaka ng'anomachiwo wach ne weche duto motudore kod ohala. Jatend piny ochung'ne kelo weche duto ma oa oko kata chopo dwach jopiny duto kaka weche mag somo, thieth, ohala, wuotho kata moko duto ma opogore opogore. Kaachiel kod mano onyalo konyo piny kao hola koa e pinje maoko mondo omi onyal chop kata onyiew gikmoko duto ma piny dwaro mondo omi oringi kata obed e yo makare. Kamachielo, otelone jolweny duto machiwo arita kwe e alworawa kendo kuonde duto ma wadake.